Orentoki nainyala oloing'ang'e aibelekenya enkibelekenyata oloing'ang'e nabayieki tesiai enkiremore naa ore enedukuya neendung'oto orkeek. Ore peedung'i irkeek tenkop nemeitoki ayau osiwo ashu nkatambo nayau enchan. Neaku ore endung'oto orkeek naakeyau enkibelekenyata oloing'ang'e naakeyau naa meibelekenyayu mpaka tesiai enkiremore amu meitokini aata enkata nairemishoreki, meitoki nkujit aaku ketaa, meitoki enkulukuoni aaku keeta enkare naidim aitubulu naduo kaitubulu. Ore sii engai toki nainyal oloing'ang'e naa teneaku meata inaare nemetumoki inkaitubulu aatubulu esidai neyau sii laishu ashuu meitoki inkaitubulu aisho esidai. Neaku ore eeh neaku ore eh endung'ore olkeek einyala oleng' enkibelekenyata oloing'ang'e nabayieki tesiai eina kiremore.

Ore eninko peisum oltungani peyiolou enasia enkiremore ashu enkitubulu onkaitubulu naijo kuna na ore enedukuya nalasima peeta oladuo tungani olchamba ashu ewoi naunie naduo tokitin ore si enkae kenare neeta ele tunganu olchanito ibukoki obukoki naduo kop paibelekeny enkulukuoni teneenkulukuoni sidai nairemoi neaku lasima peeta oladuo tungani nitokitin naibelekenyie enaduo kulukuoni ore enkae na lasima peeta eletungani eyiounoto naasie enaduo siai amu tenimiata eyieunoto nemitukokibaitubulu naduo aitubulu ana enayieuni ore enkae na lasima pe ingori mpisai ashu ropiyani niasie enaduo siai ninyangunye irkiek oniunie ,olipikie laasak lesiai petumoki naduo aitubulu inonok ataa ketii toki namitiki ebulu aitobiraki neaku ore eninko pisum oltungani peyiolou enasia enkiremore na lasima peeta oltungani inayienoto, lasima leeta mpisai.

Adamu enkolong nataasa enasia aa enktaunoto orpaek nimturur toltururi naore apa sababu nataasie na kajo petoi irpaek aitobiraki peyie enipik sitor nemengueiyu ashu tenimir neminyala nemjing empusha ashu nkulie tokitin naisuyia irpaek metaa minyalata neaku ore maana napikieki irpaek toltururi aiturur nejia naijo peminyala laduo paek pemejing ongwesin ashu empusha neaku ore sababu sapuk na ino petoi aitobiraki pa ore pilo ashum laduo paek neminyala tesiokinoto neaku inasababu oleng pepiki nejia pemejing si nona kukuni ana empusha pemeponu ainyal laduo paek amitiki esidanu tenkata naado ashu nikimitiki irkastomani ewoi nimiraki neaku inasababu sapuk nipikie laduo paek nejia.

Ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa ore ena naa olchani obukokini nkaitubulu eton aa kutitik, pee kemitiki inguesin ashu, intokitin namitiki irpaek ashu, inkaitubulu ake ebulu. neekj ore ena naa olchani obukokini inaduoo, kaitubulu Eton aa kutitik pee isuai ashu pee, kemitiki Nena nguesin Enya nkaitubulu eton aa kutitik. neeku ore ele Shani tenibokiki Nena aitubulu nemitiki Nena, tokitin pookin kemitiki inaduoo kaitubulu eeku.

Ore enasia na kegira aitobirari oleng temurua natii amu ore nye enedukuya na ore enedukuya na enasia easi alang nkukie siatini pooki amu mebulu nkaitubulu aitobiraki neaku eramati alang enaitubuluni naduo aitubulu neaku ore enasiai na enemaana oleng na kegira aitobirari temurua natii amu kegirai aramat ntokitin nitobirakini wuejitin sidan natii amu ninye nagira aisaidia yiok tonkoitoi kumok oleng amu ninye esuai emaana naatae tenkop aang neaku kegira aendelea temurua natii alang nkulie siaitin pookin amu kegiraia aisho erishata edukuya ashu aitobiraki alang nkulie siaitin naasita.

Ore embae naitiship tenasiai eramatata ontokitin na ore enasia nimiitaji ntokitin kumok ana nai olchamba teniun ashu nkaitubulu kepaashari enasia amu indim ake ataramata nkishu inonok nemelasima pitii inewueji aingur ashu aikaja kelelek eramatare enye alang eramatare onkaitubulu neaku ore embae naitishipisho tenasiai oleng na indim nai ataramata ntokitin inonok easita ake enkae siai pooki negira ntokitin inonok aponari openy bora ake nyangaki irkiek niramat aituku nincho shumbi nincho nkulie tokitin nayieu kake meyiou duo nye enkungurata oleng anaa nkaitubulu neaku indim ake atasa enasiai iasita enkae siai pooki.

Ore paa enetipat enabae tenkop ang, na ore enedukuya ore kuna kaitubulu nikiun, naa ninche ing'oritai enaa endaa. Neeku ore enabae eunore, nenetipat oleng tenkop natii, amu kuna tokiting itegemeai ashu ninche naitoti iltung'anak, neeku enetipat enabae eunore oleng tenkop natii. Ore si enkae, enetipat enabae oleng amu, idim atuuno naduo kaitubulu, nilo amir nibelekeny onkulie tokiting matejo ainyang'u enaa nkishu, ashu ntare nilotu aramat, nibelekeny si nai atum iropiyiani, naa ore naduo ropiyiani nintumia aasie intokiting kumok. Neeku enetipat enabae, tenkop natii amu keeta faida sapuk oleng. Amu keyau itum iropiyiani, nitum nibelekeny inaduo aitubulu ninyang'u inkishu, ashu ntare nilotu aramat, nintumia si naduo kaitubulu aisumie nkera esukuul, nintumia nai matejo

Ore engeno ashu mbaa niyieu pias enasia na ore enedukuya keyieu niata eyiolounoto orkiek oidim atubulu tenkop nitii ashu e nkaitubulu naidim ataa tenkop nitii meitaji nai ana embukokino enkare ashu enkingirakino orkiek opaasha , keyieu na ore irkiek liun na kenyoraa enaduo kop itaramata oitu keyieu na kidipa enkop atonyorai openy, keyieu niyolo irkiek lindim atipika naduo aitubulu pe ebulu aitobiraki keyieu si irkiek eramatata amu ore aa kutitik nikari pemenya ngwesi neramati tonkoitoi pokki pe memitiki pemeeta entoki namitiki laduo kiek ebulu amu ore ake pebulu oladuo shani metaa olchani sapuk na ekilotu ayaki faida tedukuya neaku keyieu niramat atan aa kiti keyieu ningurakini eramatata atan aa kiti amu ore pidip atubulu nakeaku olefaida tene neaku inangeno eyieuni teramatata ekulo.

Ore enabae na enetipat oleng temurua natii amu ore ena na enkitubulunoto onkaitubulu napaasha enaa mpuka kabej o sipinach na enetipat oleng amu ekitadoyio enkianyangunoto e garama onaduo tokitin tosokoni ore si enkae na ekuyaki naduo aitubulu inonok ropiyani amu ore pilo amir nibelekeny naduo aitubulu aishooyo nikinchori ropiyani ore naduo ropiyiani idim ataasie ntokitin kumok oleng indim atalakinye nkera sukul indim ainyangunyie nkulie tokitin nimiata indim ninyangu ntokitin nilotu aramat ana nkishu ontare neaku ore kuna aitubulu na netipat oleng ore si enkae na ore piun naduo aitubulu nibelekeny oloingangi neyau nesidanu oloingangi nesidanu enkijape oloingangi na keyau si enchan naduo aitubulu neaku enetipat oleng kitobir enkulukuoni neyau enchan neaku enemaana oleng kuna aitubulu temurua natii neaku ore paa netipat.

Ore entoki nagira aasa tenewueji na nkera etoriko ormalimui meshomo atadol nkaitubulu eniko pelo ayaki faida enkisuma egira ayiolou ajo kaiko peuni naduo aitubulu kanyio faida okuna aitubulu kanyioe eyieu naduo aitubulu petumoki atubulu ana enagira abuku tanakata esidia neaku ore entoki nagira aasa tene na nkera etoriko olaisumani ashu ormalimui lenye meshomoitoolchamba ashu emukunda apuo adol ntokitin nagira aendelea temukunda na kibung kake kesieki aibung oleng teneriki meshomo adol entoki nagira aasa teground alang enielwa enaduo toki tenisumi tedarasa ake nejianeaku ore entoki nagira aasa tenewueji ketorikoki naduo kera meshomoita emukunda apuo adol ntokitin nagira aasa temukunda .

Ore entoki nalotu ndamunot tandaol ena na ore kuna na mali ashu nkishu naore kuna kishu na netipat oleng temurua natii amu ore nkishu na keeta faida ashu keeta ntokitin kumok nindim ainotie amu ore pimir emaduo kiteng nitum iropiyani ore naduo ropiyiani na iasie ntokitin kumok amu isumie nkera nibakie oltamayiai tenuata niasie ntokitin kumok oleng ninyangunyie nkukie tokitin nimiata ore eniare ore kuna kishu na teniyeng enaduo kiteng nitun nkirkk ore naduo kirik na indim ainasa ashu indim atimira ainosie nkulie tokitin ore enaduo kiteng na ekicho kule ore naduo ale na indim atimira ore pimir nitum iropiyani ashu imbelekenyie oo aitoki niyieu ata tenemee ropiyani ore si naduo kishu kidim atoishoto ashu atoponata na ore peisho nitum enkai kiteng neiu enaduo kiteng nkishu kumok neaku kepona. Openy neakuore entoki nalotu ndamunot ainei na Faida sapuk natumie kuna kishu.

Ore enikuni tenetumi ema bae amu ore ena na mpoosho iun naduo poosho inonok ore eninko peitumoki ainoto na intobir emukunda ino nirem nipik oltimga nirem nintoki apik olchani oje omitiki naduo aitubulu minot moyiaritin ashu minosa ngwesi nioik enaduo kop olchani atan itu un naduo aitubulu, nipik oltinga oirem ashu ipik ltunganak linkaik metuturo naduo aitubulu nitalami pemeibunga naduo aitubulu egira abulu ore peidipi atuun ore atan aa kutitik ore pebulu penyo nipik olchani ojeniremoki nintau eria ataa nkaitibulu namitiki ebulu nirishie entoki pookki naidim atorishie atan aa kutitik ore pirem arishie nona tokitin na keponu nkaitubulu inonok asidanu neaku ore enikuni .

Ore eninko oltungani peisum peyiolou enasiai ataa eunoto ekuna aitubulu najibm sunflower na kenare neeta oltungani eyiolounoto nayiolounye enaduo sidai ore sj enkae na ore pinkoembae na keliki nai meshomoita adol inkaitubulu pee ekingasa aisum tedarasa nikisumi nai enikuni peitubuluni nikiriki naji enkiwanja ashu emukunda shomo todua enaitubulu enikuni tenitubulunibamubore enkisuma edarasa nimitosha keyieu mikintokini arik shomo emukunda nikintaduakini enikuni peuni naduo aitubulu nikilikini ntokitin naitaji enaduo aitubului petumoki atubulu aitobiraki nikilikini si irkiek opiki nikilikini eniikuni peremokini neoiki ntokitin inaitaji petumoki atubulu neaku nejia ikuni peisumi oltungani peyiolou eumoto onaduo aitubulu.

Ore eninko pee intobir ena naa kelelek oleng amu ore enkitobirata ena naa ore Kuna naa ntokitin naanyae. kelelek enkitobirata amu, iyier, nipik eilata. nipik kitunkuu, nipik irnyanya teniyieu. niyier ning'as aikausha teilata. nitumoki ayeu aikaraanka, te atipika inaduoo tokitin pookin niyieu nipik entoki pooki niyieu, aponiki, pee eponaa ladha enaduoo daa. neeku kelelek oleng enkitobirata ena amu, Nena sheriani ake isuj, ing'as aitoki teilata, ninyoki apik. nintoki alotu aikaraanga apik kitunkuu, nipik eilata, nipik irnyanya, nipik entoki akeyie pookin niyieu pee etum edaa orkishamei pookin liyieu. neeku kelelek oleng enkitobirata.

Ore embae naitiship tenasia naore kulo nalongok oota mowuarak na ore kuna mowuarak na netipat oleng tenkop natii amu ore kuna mowuarak kitumiai ana kekiti nai tenkata olarabal nitumiai si amu kemiri tenitauni tonatoi kishu neaku enetipat oleng kunatokitin tenkop natii ore pitum nai oltungani ogira aitubulu masaa nijo kuna na kidim nai ainoto ropiyani tesiokinoto amu ore pimir enakiteng ino tesiokinoto amu ore entoki nayieuni na naduo mowuarak na itumbiropiyani amu keyai iropiyani nitum si nai nkulie tokitin niyeu neaku ore olainyangani ketum amu kepunu kulo watalii aingur inkisbmhu nonok na keyau si iropiyiani teneponu kulo watalii aingur neaku enetipat kuna tokitin na embae naitiship tena.

Ore ebae nagira aasa tenewueji, ore ele kwansa na olairemoni lornyanya. Ore enkitubulunoto ornyanya, naa keyau enetipat oleng tolaunoni loladuo nyanya. Ore ebae nagira aasa, naa etuno ele tung'ani irnyanya lenyanak, nepik intokiting naibung' iladuo nyanya pemedoyio ashu petumoki atoishoto aitobiraki, neeku itodolua enkoitoi sidai naunieki iladuo nyanya, pee itum faida ashu pitum olekoisiayio sapuk teunoto oladuo nyanya. Neeku ore ebae nagira aasa, etipika intokiting naibung iladuo nyanya milepa, pemetumoki laduo nyanya atadoi enkop amu ore ake pee ibung' enkop, na kinyala. Neeku sapoota ashu etipika ntokiting naibung, pee etumoki atoishoto esidai, neminyala si tenibung enkop amu meyieu irnyanya nibung enkare. Neeku ore ake pesha nai matejo, nemetumoki atabaiki enkop mibung'a eh.

Ore eninko pee iisum oltungani pee eyiolou ena siai. naa kenare nas irik oltungani matejo emukunta Niko aitoduaki eniko pees enaduoo siai. amu ore pee iliki naa keelewa. kake .nitosha. keyiue naa irik emukunta, nilo aas aitoduaki tenkitanyaanyukoto, eniko teneun enaduo nkaitubulu enyenak. pee amu inakata eibung' oleng alang',tenisum metii entoki naaji matejo nigira aitoduakinye. neeku ore naaji eninko oltungani pee eyiolou ena siai ashu pee eibung' ena kisuma oleng, naa irik emukunta alo aitoduaki eneiko tenees enaduoo siai, te mukunta kewon. kake amu kidim ake sii ninye naaji atoning'o ashu aibung'a teniliki. kake ore naaji tenkitanyaanyukoto sidai idim aibung'a enaduo siai aitobiraki. naa tenirik emukunta meshomo adol enikoni. Enaduoo siai edolita. amu ore pee edol nemeitoki alaikino. nintoduaka naji nkoitoi.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai, naa ore ele naa orkuoo leker.aa taa orkuo lotoiwuoki.aa kitu. ore entoki sidai oleng tele kuoo naa, enetipat oleng eramatata oo ntare, amu tenebulu oladuoo kuoo naa iyieng ninyia nkiri. nimir nitum iropiyiani. nilep sii enaduoo ker nitum kule. neeku ore entoki emaana oleng naa olekosiayio, nikiayaki enaduoo ker teniramat. amu kelotu sii oladuoo kuoo amu orkuoo, le kelotu sii neisho, waashu imir. naa ore pee eisho inaduoo tare nepona. nimir neeku kumok. nikintoki aayaki faida ashu iropiyiani kumok tenimir, ee nikincho sii ntokitin kumok nimiata. amu tenilep nitum kule kumok, naa idim atimira Inaduoo kule. tenimir nitum iropiyiani .teniyieng' sii ninyia nkiri. nikiraposh Ina olonng nimintoki ainyiangu nkurman ashu nkulie tokitin. neeku ine tipat oleng Kuna masaa.

Ore eng'eno ashu mbaya niyieu pee iyas ena siai naa megol. ore ena naa enkiremore. ore nkaitubulu naaji naasieki ena siai naa amu ore taa ele naa oltoo lobukukonyeki inaduoo aitubulu enkare. ingas airem, niun nitumoki taa atabukoki enkare ore wuejitin naaji naabukukokinyeki nkaitubulu enkare naa wue

Ore paa ene tipat ena siai ashu ena bae, teneyasi naa ore ena naa eramatata oo nkishu ashu oo mali. ore inaduoo mali ore pee iramat. amu keyieu taa ore eramatata enye incho shumpi, nincho irkeek akeyie pookin ooyieu. nimishir inaduoo mali inonok, apik olmishire liyiolounye naaji tenimin matejo aapik atua nkulie, nincho ntokitin pookin naayieu inaduoo mali. nincho nkujit, apik taa ewueji sidai naaji nainosie nkujit. neekh ore paa ene tipat ena bae oleng keeta intokitin ashu ole koisiaayio likiaki. teniramat inaduoo kishu inonok aitobiraki. amu ore pee imir nitum iropiyiani .naa ine tipat iropiyiani oleng amu meeta entoki nimidim ataasie. idim ainyiangunye, atoponie inaduoo kishu, ashu iyasie naaji nkulie tokitin nimitumoki, ataasa Miata iropiyiani. neeku enetipat eramatata oo nkishu oleng.ee enetipat teneramati nkishu ashu tenenyakikakini nishori sii. ninche ntokitin nayieu peyie ebulu asioki.

Ore ena naa enkurue, amu nejia kijo tenkutuk ang. ore entoki nalotu damunot tenadol ena, naa ntokitin nikiyaki enaduoo kurue teniramat. amu ore nkuruein, naa meeta ntokitin kumok naayieu amu ore ntokitin naayieu ninche naa ntokitin Kuna daiki naaji matejo, nibukoo oltungani ashu Kuna tokitin naaji torok niyieu ninang',aa.neeku badala ninangaa naduoo daikin badala nilo asara teninturaa, daikin naingialate ashu entoki akeyie pookin naingiale, nincho enaduoo kurue. neeku ninche ninye Enya enaduoo tokitin pee etumoki atubulu. neeku inemaana oleng, te maisha oltungani amu mintoki aata edaa ninang'aa keeku ninche ninche aang'amu aanya. naa ore sii pee enya inaduoo daikin naa keponaa ninche olopeny. nesapuku nimir. neeku meeta eramatata sapuk amu, Kuna tokitin ninang'aa enya. kale ekiyaki faida naai matejo tenimir, ashu teniyieng' naaji nikiyaki faida tenimir.

Ore ebae naitiship tena siai, amu ore taa ena naa nursery ashu ewueji nepiki nkaitubulu eton aa kutitik ,pee itumoki ataramata eton aa kutiti eton eitu, ipik olchampa duo ene wueji nepuo aabulunye aitobiraki. ore entoki emaana tene wueji ashu entoki naitishipisho, naa itumoki ataramata inaduoo kaitubulu pookin te wueji nebo, aa taa Miata ewueji sapuk duo nilo aaramat inkaitubulu.aa nabinabo. ning'as aitubulu pookin te wueji nebo. ore pee eidip aatubulu, metaa naaji nkuti kaitubulu sidan. nidurie, aitayu tele shampa niya, aun too wuejitin enye. neeku ore entoki naitishipisho oleng tene wueji, ena naa itumoki ataramata inaduoo kaitubulu te wueji nebo eton aa kutitik. naa ore sii peeku sapukin penyo, naa mitoki aapuo aye tewueji nepuo aabulunye,. amu keeku itaramata aa kutitik. neeku egol oleng itoki aapuo aye, aashu eent eeku te wueji naaji nidurie, tenintayu tene apik aiwueji. neeku ore entoki nikintiship oleng, ee ena naa itumoki ataramata as kutitik naaa ore sii piya ewueji nilo aunie naakitoki aapuo abulu, nepuo Aaye.

Ore enasiai temurua natii naakeitobirari. Amu ore enedukuya ore ilchambai tinakop naa eikiti eikutik, neaku ore eramatare oonkishu ashu eramatare ontokitin naa ninye ninye eitasapuki alang' eramatata oonkulie tokitin. Ore sii engai ore ilchambai sapukin likiata nai naa loit lodaare naduo kishu neaku egol nai eaku keitoti naduo kishu aisho nkujit amu kepuo adaari openy. Ore entoki sidai oleng' ore nai enkata naidimi aishoo naduo kishu inkujit neenkatakee olameyu, amu ore peaku enkata olari natii nkujit enkop naakepuo naduo kishu nepuo aadari openy, nenya nkujit oopeny neakuu kegol eitokini aaku iyie eitegemea naduo kishu peetumoki ainosa nkujit neaku ore embaye emaana oleng' naa ena naakedaari naduo kishu nepuoopeny nenya nkujit oopeny, nepuo aok inkariak openy, neaku mmh meiye eitegemea duo oleng' naduo kishu pee etumoki ainosa naduo kujit. Neaku ina embaye emaana temurua natii ena naakedaari nkishu openy.

Ore embaye naitiship tena siai naa ore ele naa olkuoo lekerr. Eh keitiship olaramatani tenedol intokitin enyenak epona, neponaa enchipai tee toltung'ani ogira aramat inaduo mali. Amu ore ele kuoo naaore tipat oleng' amu kelotu nai siinye matejo nelotu apona aisho eh nikiponiki naduo mali inonok metaa kumok. Ore sii engai naaindim atimira oladuo kuoo nimbelekenyie engai toki nai matejo indim ninye atimira teneaku kumok nishetie enkaji ashu inyang'unye engarri niasie intokitin kumok oleng' nai niyou nias. Neaku ore ele, orena neembaye etipat oleng' naitiship olaramatani amu ketum olaramatani intokitin kumok tenimirr enaduo masai enye ashu tenee teneramat amu kelep neponari naduo masaa aaku kumok neasie ntokitin kumok oleng' nai naa netipat temaisha enye. Neaku orena naakeitiship oleng' olaramatani tenedol intokitin enyenak epona amu nefaida oleng' amu keasie ntokitin kumok oleng' nai naaidim ataasie.

ore entoki nagira aasa teneweji naa olaramatani loo itokitin egira aya intokitin enyanak neeku ore ele naa keita alo aing'uraki eweji nemirie pee etumoki anato entoki nayieu tenaa iropiyani naa kelo aibelekenyakinye ashu teneibelekeny netum aitoki neme nena ropiyiani neeku ore ele ,ore etaa imasaa enyanak pee etumoki anato ole kosiayiolesiai nataasa , etudumua olairemoni intokitin enyanak alo aing'uraki enemirie neeku inatoki nagira aasa teneweji.

Ore entoki nagira aasa tenewueji na entasat ashu enkamirani nahira amir ntokitin enyenak neponu ltunganak sapukin ninepu enaa amirani egira amir ntokitin enyenak ninyangu naduo tokitin pookin neaku ore ena amirani etishipe ninoto enemirie naduo aitubulu enyenak neaku ina pegira ailepie nkaik negira kulo tunganak ashipakino amu ewuo osapuk oje ninyangu naduo masaa namirita enaduo tasat neaku ore entoki nagira aendelea tene na enchipae sapuk amu ore enatasat nenoto enemiraki ntokitin enyenak negira si ltunganak ashipakino venye nagira ele arikoni ainyangu ntokitin enaduo tasat neaku inoto enamiraki inaduo mali enyenak neaku etishepe oleng tenkaraki enainoto enemiraki naduo mali enyenak neshipa si ltunganak tenkaraki ena nataasa oladuo arikoni ainyangu ntokitin enaduo tasat.

Ore entoki nagira aasa tenewueji na irpolisi ashu isikarini oibunga engari amu ore kuna garin naponu tewoi naado ashu nanap ntokitin na ore entoki naishakino kishakino nenap oltungani oikena tenaduo gari tanaa ore engari na enoltunganak oikena ltunganak tomon onguan na lolo ake enap ore entoki oshibnaasa ore mgarin kumok kenap ltunganak kumok alang naduo oishakino penap enaduo gari neaku ore sikarini kibung enaduo gari ninguraa ajo nanyio enapita kebaa ltunganak onapita petumoki atalai teneeta akeyie nkardasini pooki nayieuni neaku ninche inapiingur isimarini ngarin pookin naaim ashu agiroo irbaribarani neaku ore entoki nagira aasa na kegirai ainguraa ajo enapita ltunganak oishaakino penap eeta si nkardasini naishaakino peeta neaku inapibooki enagari ainguraa ashu ainguraa entoki nanapita penap ake ltunganak kumok.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tanadol ena na ore enewueji na ewoji naipangieki ashu ewoi najingi ltunganak tenejingu matejo ewoi nainyangishoreki ashu enkampuni naje ore entoki nalotu ndamunot ainei na ore eletoo na ntokitin nanangaru ashu ntokitin nemeyieuni mishakino nai nenangari ntokitin tewueji akeyie pooki neaku ore ele too na ewoi napiki ntokitin angas aisudo tenkiti kata petumokini ashomo atanangai tewuei naishaakino neaku ore entoki nalotu ndamunot ainei na inatoki na ore si enkae netii oltungani aitashe teboo neeta oltukutuk na ore ele tukutuk lenye laduo tunganak enapie keponu ltunganak ainyangisho nai nemeeta oltungani entoki nalotie atua aji ashu nanapie naduo tokitin enyenak neaku ore eletukutuk kegira areshu oltungani oinyangisho nemeeta entoki nalotie petumoki sinye ainoto laduo tunganak irkastomani.